Kore saa nabol nkera esukuul darasa naa saai aree mpaka saai saal, kore nenia saai naa keisho nkerai biotisho ee akili amu keataa nkerai saai enyanaa naitemuu metanapai, tankarakee nkisoma enyee ekila mparii keretuu sii ana saa ripotoo supat tanaa sii security te nkera pookin eatai nkera naapuo tenkejek sukuul eatai sii natii atua sukuul naa keretuu nenia saai te ripotoo enche, keretu sii nkera meimaa ntemataa enshee tanaa sii mtihanii.

Kaata account nashumie ropiyani, kore account naa kera supat oleng' tenshumare eropiyani. keisho sii account ripotoo supat ropiyani eltung'ani. kelelek sii ntumotoo eropiyani inonoo tinintai te account inoo tankata niyeu. Keretuu sii ana shumaree eropiyanii te account taasishere ropiyani lkazii lopashpaasha aitibirakii etu intaruo shilinginii inonoo. Kore sii mbengii kumok keitumia keisho ltunganii meitumiayai app eropiyani enyanaa. Kelelek sii mbolotoo ee account enshumare eropiyani Kore ntokitin nayeunii naa nkipandee passport oo certificate sii leunotoo keyeuni sii kra pin piitum atoboloo account nishumie.

Kore ndaakin naishorii nkera poo otuum ndaakin sidain naa lkaroot aa keyau lkarotii Vitamin A. Keishorii sii nkuashe kesupaat sii lmurang'ee te nkera te biotisho e nkonyek. Keishori sii nkera spinash, keishorii mayeeni aa keretuu sii enia ootei biotisho e nkonyek. Keishorii aitokii samaki loataa laata aa kelebunyee ninyee biotisho e nkonyek. Neishoo sii nkerai nkonyek sidain.

Kore nkoitei nidiim aifundusie nkerra nkikenaa naa tunutumia teknoloji etaata, amu ketii abakii apps e simuii naisaidia nkerra te nkoitei enkuguraan pee iyeloou esabu. Kore sii nkaai aitokii teneeta ninchee mwalimui loiyeloo nkikenaa aitibiraki, amu keeutai na nkerra poo otuum ataas nkikenaa te nkoitoi naishaakino. Kore sii nkaai tenereet ntoiwuo nkerra enchee meitashaam esabu. Kore shii to sukuul keishoo mwalimuni nkerra sawadini teneiyeloou ataas esabu.